Teknolojia konyo oganda e gwenge kaka loso nyalo mar yudo tich, mar ng'eyo weche kod thuolo mag weche yuto. Kaka bedo kaka bende loso gedo mag piny, kod ber mar ngima. Onyalo konyo e riwruok mar chiro, loso tije kend tudruok gi jodak mag gwenge. Gi thieth, jotich, somo kod gik ma moko.

Skunde kinde mang'eny temo matek mondo oyud pesa maromo omiyo bedo gi mwandu matin mag gik motiyo godo konyo kaka teknolojia kod chenro ahinya e kuonde ma ok owinjore

Rach mar sytem nyalo ketho time mar jo ohala, mondo mi gireti kendo giyud gino ma gidwaro e yo e sa modwarore e sa mowinjore. Kendo mondo mi gigol pesa gi e bengi kama gi kane, mondo mi giyud godo kaka gimedo godo ohandgi. Koro mano thiro dongruok mar jo ohala.

E golo pamba pamba sami tiyo nyaki bed gi gi tich maber kendi bed gi rieko sama ideal kod pamba. Moloyo pamba sami deal go nyaki bed gi gik machalo kaka beti , kweru, jembe. Magi gik makonyi mondi dhi piyo kendi kony sa e saa mowinjore.

Anyalo neno seedling, to ber mar seedling en okonyo e bero kwan mar dongruok maber mar kodhi. Tiyo maber gi thuolo, kod rito yien kod tuoche ma yot.

E picha ni aneno ndope ang'wen, to ndope ariyo okete kal kochiegni pong. To ndope ariyo okete nus kal. To e ndow achiel, okete gir pimo liet mar pimo liet. To bathe koni anyalo neno kodhi ma pod ng'ich mokete e bath e ndow machielo, mano nyiso n mar mondo mi ong'e ni ang'o ma timre ne kal ka kal mani e ndo.

Simu kok mak yamo maber, gimanyalo timo en dwoko simu mara kata mari kendo, loko mode mar ndege. Kendo weyo ng'iyo sim card kod loso program.

Kalalo kadi mar bank, mokwongo nyaka tudra gi jo bank mapiyo piyo kaka nyalore. Mondo mi ging'ad kadna oko. Kendo agocho ne obila kamiya ripot, kaparo ni kadna okwal.

Ng'ato nyalo chiwo oboke ne apis mar teko mar Kenya man tie a alwora, kendo onyalo dhi e ofis man machiegni. Mondo mi ochiw ripot machalo kamano.

Mokwongo abiro oro oboke ne apisa mar teko mar pi mantie alwora. Anyalo dhi machiegni go fisgi mondo mi a ripot wach mar nengo pi man malo.

E picha ni aneno rabolo, gi yien mosire godo. Pile watiyo gi beti kod kwer, kendo konyo ahinya e keto lo motegno e tie rabolo mondo rabolo kik yud thuolo mar lwar piny.

Chiwo ripot dhi konyo ahinya wach mar gwenyruok mar misigo, kuom tudruok e yor simu. Kata ndiko barua ne apisa mochung' ne weche mag wuoth, e ofis mar gari ma iwuotho go nyalo kionyo ahinya.

Mokwongo onego ginyis jotich matiyo e mesa ma nyime, kaka marito ot ma piyo. Mondo gilos wachno. Owinjore bende ondik kama ma kende ma giparo.

Jo mbalariany nyalo konyo jopuonjre ma wuok e gwenge kuom chiwo kony mar omuom, chiwo puonj kod chenro mag luwo kendo loso tudtruok e kind oganda. Kokalo kuom chenro mar somo.

Pek ma jopuony yudo e gwenge mang'eny, nyalo bedo ni ng'ato nyalo yudo intanet natin. Ok onyal gene kata ok nitie mamiyo obedo matek, ne jopuonj yudo gik ma somo e intanet. Timo nondro kata bedo e puonjruok mar ng'eyo tich e intanet.

Timo penj mar bedo jatelo nyiso adiera gi luoro, gi chir ma ng'ato nigo e tich mora mora moyudo e samoro mowinjore e samo dhi time. Omiyo timo penj en yawo ayanga ni iikori ne tich, kendo ing'iso adieri ne jok midwa telonegi ni ilony e yorno kendo tijno iberie moloyo.

Nyithindo pile timo ikruok ka rito penj gi maduong' mar giko mar praimari. Ka gitiyo matek kendo gi mondo skul, gisomo kendo giyudo puonjruok maler koa kuom jopuonj gi. Pile gitiyo matek ka gi mondo skul, kendo gitimo revishons kaachiel kod timbe mag somo mopogore opogore. Ka gin gi buge mag revishon, ma konyo gi e rivas, e rifa to e weche mag somb gi ma kawaida.

Goro miyo ing'eyo lony ma nyathi nigodo, e sa modongo. Kendo okelo riwruok e kind nyithindo kendo okelo mor e sama nyithindo oromo kendo oriwore ka timo wach mar goro. Omiyo goro en gima ber ahinya kendo okelo riwruok ahinya e kind oganda.

E picha ni aneno bando, seedbed, kod pipes. Omiyo paip miyo ng'ato bedo tich mare bedo ma yot ahinya e samo tiyo tije ne. Kendo sama ineno ka ng'ato tiyo tich machalo kama, omiyo ng'ano omiyo ng'ato bedo gi tich ma yot e olo pi e sami timo ne yiende gi kapod gin e seedling, gik machalo ka mano.

Picha nie aneno gari, aneno oganda, kendaneno bel. Gino malong'o ng'iso wa kaka bel iloso, kendo kakilose e yo moro maber ahinya gi jomolony korka loso yor bel. Mano e picha muneno kae.